ee ore enaiko tenaworr olchamba lai toonkaitubulu napaasha naa kaidim nadotu nena aitubulu toonkaik ore sii enkay naa kaidim naitai nena kaitubulu ashu aworr tenchembe aing'oa tenchembe ashu aitayu tenchembe ore enkay naa kaidim sii aitumia olchani oorr nena kaitubulu.

ee ore eninko naa ing'as aas entoki naji exercise ashu masoesi for example naaji ing'as akwet ee piitumoki naa atobiko ore enkay naa piiwok enkare amu ekisaidia ina peemintoki aaku hydrated tosesen ore enkay naa piinyia balaced diet nitum sii erishata nirurayie.

ore dupoto e dukuya naa piimulikay biotisho enkerai tenkoshoke oo ng'otonye enkerai ore enkay naa peimulikay embulunoto enkerai tenkoshoke ajo kaji egira enkerai aikunari tenkoshoke egira abulu ning'urari sii imoyiaritin tenemegira ake aashep enkerai.

ee ore enedukuya inoto plan tesiai ino, ore enkay tayiolo sii eninkunaa erishata ino, lasima piiyata esaa piingorr enkata, ore enkay njoo iltung'anak kisaidiyia nemintoki aitinyikaa intokitin ashu kebau ake ena olong nijo maas taata kaas enkay olong, mintoki ai prostinate intokitin.

ee ore entoki nalotu indamunot ainei naa eng'as akeninye entoki naji enkisuma alotu indamunot ainei amu ore ee peelotu enkisuma indamunot ainei naa kadolta kuna mashinini e digital naijo computer nadolta sii oltung'ani oitashito tine oibung'ita enkardasi naa kaiteki ajo ore ilo naa oltung'ani ogira aisumisho ashua oltung'ani ogira asisuma.

Ore entoki nayiolounyeki naa etengoro apa Professor Wangare Maathai intomonok ekenya, eibung'aki rights enye. Ore sii enkae netareto eneiko teneiconserve ashu tenerip intimi enye conserve environment teunoto apa oolkeek apa naiterua. Neaku kajo nanu kedamunyeki too nene naataasa.

Ore enedukuya naa ee kang'as anyorru lelo tung'anak ore paanyorru aaku ore eng'ueji ninosie endaa mainosie endaa ore ewueji netonie ninche nematonie nanu amu kayanyit naa..

ee ore entoki nagira aasa tenewueji naa enkinyiang'a ormatunda amu kadolta iltung'anak aare oinyiang'ishote enapita obo aa impuka ornyanya ninyiang'ua olikay siininye intokitin enyenak kake ore naa ele duka naa oloormatunda neeku kadolta nanu ajo enkinyiang'a nagira aasa tene oormatunda nena tokitin pookin impuka.

aa enetipat enatoki tenkop ang amu ore ele naa orbusta naa ninye oshi itumiyia iltung'anak pookin lenkop ang ee awoshie isimui ashu aing'orunyie network piidim aatosh isimui neeku keeta enatoki tipat amu ninye naisaidia yiook matoosh isimui amu network.